Ore taa nanu esiai nashomo anaa enkisuma nashomo tengaraki esiai enturore netii apa enkata naetuo ilopisani lolturrur anaa laing'uaa apa ministry enkiremore tolosho le Kenya nepuonu apa enkopang' egira aiteng'en olorere eneikuni pee easi esiai enturore amu keasita apa, egira apa aiteng'en olorere esiai enturore negira sii aiteng'ena apa olorere esiai enkiremore oontokitin. Neaku ina kiteng'ena taapa nanu ashomo nanoto apa enkiteng'ena sapuk oleng' amu anoto apa intokitin natoning'o etiakaki apa yiook inchere ore tesiai enkiremore naa meifaa peeaku iturito enaduo wueji ino oshiake niturito pooki kata naaji eifaa ore teleari nituturo enewueji ore telikai ari nindurr alo engai wueji peyie ing'uaa enaduo kulukuoni ino menyaaki atum empolea enaa entoki najo lashumba regain fertility neaku inataapa enkiteng'enare nashomo nanu anaa enkisuma nashomo naipirta esiai eunore naataretuo oshi ina oleng' amu tejo alotu asuj ina nalotu atum imasaa kumok oleng' amu irpaek aun nanoto irpaek kumok oleng' eimu inasiai enkiremore.

Ore naji entoki naisum oltung'ani oleng' esiai enturore naakaidim ake nanu atejo, kaidim nai atolimu toombaa are ; amu eetai oltung'ani oisume laa indim naji atoduaa tesimu ino amu ore sininye esiai pooki nias naakeyou ake ning'as arretena, mikuatiki ake sininye enturore eitu irretena. Neaku ore naji toltung'ani loota esimu enasapuk anaa iata kuna laptop sapukin naaidip naji ake atijing'a atua kuna websites oshi naiteng'en olorere nindim anoto eng'eno naji enturore eton eitu ilo aturisho. Neaku ore taa ina naa enkoitoi nabo naas oltung'ani loisume amu indim ashomo ina website nidol entoki pooki naihusiana enturore nindim ashomo aiteng'ena koon. Ore toltung'ani leitu naji eisuma kake neyou neas esia enturore naakajoki nai nanu ilo tung'ani pee elo naji kuna kiteng'ena oshi naishooyo sirkali anaa naishooyo ilturruri leme leserkali oihusiana enasiai enturore amu ore tena rishata netaa kebaya lolo turruri mpaka ngang'itie ooltung'ana kilikini imbaa enturore nikilikini eninkunaa neaku ore nai piiyolo ajo mindim atoduaa enasimu anaa mindim aigugula tesimu nilo naaji atumore lelo turruri peekitum aiteng'ena niloaikilikuanu ajo kanyoo aifaa paas naanyji eifaa paas naanyji meifaa piias. Neaku nena nai nanu ajo nena tokitin naji tenkumoyi naidim aiteng'ena oltung'ani anaa naisuma oltung'ani esiai enturore.

Ore naaji enduata aai naa kaidim atejo Enduata sidai oleng amu tenepuonu naaji olorere netumo neitau lelo tururi onaboisho tenkaonti naa kereto oladuoo orere oleng naa enduata nereto ninye tesiai ererote otesiai enkiremore amu ore oshi intasai naa kepuo neibung'a ntasati neitayu lelo turiri lenaboisho lekule enche neeku keibung'a intasai naara tomon uni netu amir inaduo lele inche ore kila eeeiki tenelaki inaduo le netamanaa iropiyiani aajo ore taata nininyiang'aki ng'ania naje enkiteng nikinyiang'aki ng'oto ngania naje enkiteng naa kadol naaji nanu enaa iltururi lelo lemaaana oleng naa kadol ajo embaye sidai oleng ina neeku ore naaji enajoki ninche peilepunyie nena kias enye naa peibung'a ake netum ina naboisho enaa apake nanotito ina duata tedukuya nemepuo aaning kulikae maarenke nemening aitoki ake nalo alo aaor ninche tedukuya peepuo aitashe enaa apa anaiterutua lelo tururi lenche nepuo aandelea naboisho enye naa kemayiani oleng'.